Esapuk ereteto oleng naa teneyiolou ilairemok otenebo incheree eatae iyeleounoto enkibelekenyata eloing'ang'e amu eibelekenyate irishat enchan, nebelekenya rishat olameiyu. Neaku mikiyiolo, enga entoki edukuya ore kulo loiremisho neyiolou taata aitumiya enkoitoi embadala anaa taata aa irrigation eitumiya inkariak aabukoki endaa, metaa mee enchan taata ereshu taata indaiki teneuni. Ore enkae keun ilairemok indaikin naayiolo aajo keitoboan rishata entoii tenaa ketii enchan. Ore enkae keitoki sii ainyang'u impoleani, neinyang'u taa aa fertilisers pookin ntokitin pookin naitaji peunieki naduo endaa te rishata naidimayu naa ketii olopiro. Ore enkae, keyiolou sii kulo airemok taata pee aa kore rishata naa nadol keleleke emesha, nesha enshan naa kiti, neisudoo indaikin pee ore ake pee eitu esha, neitumiyai inadaa naa aanya, ashu dei ninye eitorieki emali anaa naaji keuni osara, keuni kuna kujit naaji boma rods nedung'i neisudori peeetumokini naa aishoo intokitin tenkata elameiyu. Neaku esidai oleng ,eisaidia ena siai naa ilairemok oleng naa o eramati osuomi, neramati sii inkishu kutiik, meitokini aaramat inkishu kumok pee mee.

Ore ena siai naa esapuk oleng te pooki nkop amuu ajo taa ore ena siai tenadol naa enkiguana ashu erishare naa aa enekotini ashu aa eneaulo, naa kieta kun iramaratin oshiake too inkaulele amu ore naaji tenelak enkerai enaaji endaa ashu einyal inkishu naaji iolchamba le likae tungani arashu ajo naa sii nanu eeta oltungani esilie olikae, neaku keate naa ena siai aa esapuk te nkopang

Ekiata oshiake kuna baa kumok oleng tonkaulele enkitashekino esipata anaduo nai kotini kake ekiata yiol kotini eauluo ltasatai lormasaai oshi oitashieki inasiai ninje outu kulo tasati moruak ninche orish ltunganak amu keetae ntokitin kumok nairiki ltungani ena naji enepuo nkishu anya olchamba lolikae ajo na nani ashubteniyieu ninya entito idiang neaku lasima pepuoi aomonu neji pole neji kulo kulie ee ore na olotoishe na kengelaaa nitokini aata eramatare amu ore oshi nye nkishu najia iko angelaa neetae naa ajo sinanu nkaputi amu kinosi nkaputi na keetae ake laputak laijo nai lakilini tenijo aingur laiguanak kulo ogeluno eetae naa ntumoritin pookin ninosi neetae enkiguana peji kaa kias ana nai. Tenear oltungani olikae tormasai na kitobir irmasaai amu keeta mpukunot pookin enkiguana wengeno enye enikuna mbaa enye.

Ore ena naa kajo nanu kebolea embolea naaji napiki olchamba peetumoki endaa atasieku naa kisidai ebolea amu kengas ebolea ikumok amu ore naaji erishita kiti enchan naa kitasieku endaa nitubulu endaa naa ketumi endaa sapuk dii duo naitosha olorere ajoo sinanu naa nitokini doi atum ah meimin endaa atatenaa aikiti enchan Kore ake pee itum ebolea sidai nitum naa ah aitoki nkaitubulu ah kuna aitubulu kuna seeds naa kulo ng'anayio oishiaa neuni niun te nkata sidai nitum endaa ore aitoki kuna tokitin naaji kuna fertilizer ah taa ah ebolea kitopir enterit neaku ore dii ninye ina daa tenebulu naa endaa nidol dii ninye naaji ajo kepir keeta ninye nutrients kisaidia nkera nisadia olorere neaku fertilizer oleng netaa taata etadoyie taata value oleng enterit te nkop too nkuapi kumok neaku ore pee ipim enterit niyiolou ajo kakwa kaa bolea eyieu olchamba emu keata taa ena top dresser netae ena kae oshi naunishoreki.

Ore ena naa keretisho eworore endaa pee kitadoyio asara naidim enkibelekenyata oloing'ang'e ayau tenkiremore oleng amu ore enedukuya ore tenakata teniun naaji matejo irpayek ake niun irpayek kando niun impoosho tiae wueji naa kisidai oleng amu keeku meorro indaikin taata enkare amu tenijo adol naaji ore ena naji mixed cropping uh naa kejo ayau balaa naaji tonkulie atitin teneeku meetae enchan amu ore intona ompoosho naa ki tap rooted naake kedoki ninche atua enkop nemit enkare aing'atie orpaeki laa ore naa ninye orpaeki naa keeta entoki naji uh ore orpayeki naa naa fibrous roots kuna, kuna uh ore intona orpayeki naa kuna natii shumata medoki ninche atua inkulukuok oleng neeku keret naa amu keyau endaa keeku itum naai teni teniun endaa nabo uh naaji matejo irpayek nitum naa mafunok sapukin niaku kajo nanu keretisho isidai oleng keponaa endaa te te ataa keponaa endaa temurua neponaa tonkang'itie neeku meetae de esumash neeku kaisidai oleng eisidai ina oleng keret irmareita neret naa ilairemok kumok oleng petumoki anoto uh enkisambuare duo naitosha.

Ore taa kidim lairemok aibunga ntokitin naidim aimir olameyu sapuk tenebo enkijape toronok kidim naji ore terishata enchan neun kulo tunganak inkujit aun nkujit kumok neun nai ntokitin naji soil erosion pemeinyal enkop kitobiri si ilturot nitobiri ntokitin kumok nashum enkare amu kidim nipungusa elototo nidim si enaare nitumiae tenkata eunore neshumuni nkariak naitumia tolameyu ore peaku kebaya nkata olameyu nemir nchoo aitaa kutik ningua nchoo naidim ataramat nidim aitotio tonaduo dakin natushumutuo neunishoi tenkata enchan ore enkijape na kishopi nkilani neyiolouni enikuni erishata enkijape

Ore enkibelekenyata eloing'ang'e naa keitanyamal endaa olchamba amuu ore enoshaake duo naas ninche ilairemok naa keeta ake rishat amuu ore enkiremore olari neitaru nai tolapa leare. Neiteruni aapik enda telapa le okuni enkop. Neaku tenejo nai neishiliwan erishata enshan naodo aa olari, nijo aikonji nijo lo enaduo endaa nagirai aun, nemeitokini aaatum enaduo enkis, aikesisho aatum enkesare sapuk. Ore sii naaji to siai ooramati naa kelo nelotu olameiyu te rishata nemegirai duo aareshu. Nijo aikonji etipika apa ilewa laing'ok inkishu te rishata duo naaji amu neja duo eikunakini peepuo aiki olari, nepo naaji inkishu aiki olameiyu naa erishata olameiyu naa eimutie enchan, Nidol ajo keyau emutata oosuami. Nintoki adol ata intare neja taa dei ake eikununo, neaku aashu naaji ninye indaikin, ore indaikin naatushumaki naji peeebaki erishata naje nidol ajo keinyalai nena plans amu keaku enkata elameiyu ashu enkata enshan anaa duo neitu eitarajia. Neaku ore enkibelekenyata eloing'ang'e naa keitadoiyo endaa tenkop, neinyal rreteni o olairemok kumok amuu kelotu te rishata naa nemeitekini ntokitin neiturem.

Ore taata tenakop netaa taata keinyalita iltungana olmanyara to inkoitoi kumok oleng, amu kepiik takataka, nedung' irkiek aitai inkuk, nearie inguesi aamir il'aala dei ninye, nemiri iltomia il'aala, nenyai inkoliin, nepoi ninye aamir ilchonito loo loitikoshi. Neaku ketii naa inyamali enkop, ore te murrua aang' naa ekinyok oshi yook aibooyo amu ore piiniapu oltungani orita engues, niliki isikarini ashu iliki isikarini le intim. Naa neja etiu indung'oto orkiek, mikinyor endung'oto orkiek, ore ake peedung' ortungani inkuuk nikiliki ilainguanak. Ore enkae, ore sii piiniapu naaji nidol ajo ketii ilbaat enkop oogira ainyala, naa keatae inkoitoi naibokieki, nikipik soitok, nikipiik naaji nikintolok nkoitoi enkare peemear enkare enkop. Nikintoki sii aun irkiek amu ore kulie onaa olpurkeli kitii kake ore kulie supukin likitii nikiun irkiek amu eatae irkiek oolelek eunoto amuu anaa naaji ore olchani laijo oreteti, naa enisuroki enkop enchata nebulu, naa neja etiu osilalei. Naa ekiun too wuejitin nemetii irkiek. Ore ilkulie niking'or naa inguesin aang' amuu keshula ake inguesin onkishu, neokisho too ilturot lang, nemeeta entoki nanyikaki. Ore ninye piining' oltungani olmang'antita ojo aarrr, nisitaaya aliki ilpolisi.

Ore te kisumo neinyala enkibelekenyata eloing'ang'e enkiremore oleng amu ore entoki edukuya sapuk nikitodua te kisumu, neate ninye naa enchan sapuk nasha, naa kesha enchan sapuk oleng neinyal dei enkop amu keor enkop. Keatae doi ninye emurua naa keya dei enkaitubulu enkare, neya inkishu, neya iltunganak, kesha enchan sapuk netaa keinyal olmanyara le nkop pii. Neor enkop aituku pookin. Ore naa aitoki nebibelekenye, eibelekeny dei naa oloing'ang'e tukul amu etaa kesha, kesha rishata nemegirai aanyu. Nesha enchan sapuk nayau dei ninye, neyau bata sapuk atua enkop. Neaku naa, nena tokitin, ina inshida eaatae taata tenialo ekisumu. Ketumi enchan sapuk nalusoo, nalus enoshi ekawaida. Netii enkijape, nelotu sii enkolong aitoki sapuk. Neinyal enkiremore metaa metumi indaikin, neyau ibata, neyau inkasarani kumok too ilairemok. Neaku ore ena nkiguana enkibelekenyata eloing'ang'e naa keata hasara sapuk.

Ore oshi ataa yiok kira ilairemok ashu ilaramatak loo isuomi nikiyiolo yook aingura oloingange. Kake ore etno emetii nena, neatae naa enkoitoi naibala naaduo niyiolou ajo etaa kesha amuu, keatae ekieta yook ekitum oshi yook temuruaang enchan inkatitin are te ilari. Ore enkata edukuya naa keatae naa enchan sapuk naiteru te ilopa le okuni naaji matejo intarikini tomon oile otomon naapishana, nieshunye te ilari to ilopa le imiet te mushoo. Neatae naa enkae inshan naiteru to lopa loudo, too inkule murrua, neiteru naa duo te nkop pookin to lapa te tomon obo, olapa lapa le tomon oare aa short rains. Neaku ore duo oshi enoshi kata naatae nkibelekenyata eloingange ,naa ekiyolou yook aajo ore naaji elapa le eare nikinteru yook aaturisho, nikimbelekeny enterit, niun inkoshen te lopa le okuni, te musho elapa le oare doi. Ore olapa le okuni intarikini tomon oimiet anata etii irpaek enkop. Naaku interu adol inakata enkibelekenyata oloingange amu keiteru inkatambo aaponu, neirewuaju dei ajo naa sii nanu naa, neaku keibala, teneaku kesha naaku iyolou, naa keatae impukunot kumok amu interu ninye adol ajo eitaru intuan aaru, nining naa sii ninye kulo alimuak le enkijape amu kelimu.

Ore entoki edukuya rreteni edukuya naatipika eibooyo naa asara nayau enkibelekenyata eloing'ag'e naa ketaa yook ekiun taata endaa aitumiya entoki naji irrigation. Ekintumiya yook enkare aunie indakin. Ekituturo ilturot sapekin metaa ore naai tenesha nikiwou enkare sapuk. Ore tenkata olameiyu nikiunie endaa. Ore sii enkae etaa indakin nemekure inkerewuaj ashu nemekure naa enchan kiti ake eyeu ninche kiun, anaa empoosho naa ilapatin okuni, nikun irpaek doropi loo lapatin okuni, ooseku metaa tenelotu enkiti inshan netaa ekinya endaa. Ore sii kuna indakin ekiunie impukonot pookin ondakin ompoleani ajo naa sii nanu pee eitasieku enadaa tenkop, peetumoki naa atubulu tenaa ake enchan kiti kinoto. Ore si enkae ekiun yook taata ndaikin oonkabilaritin pookin, aa ekiun kuna daiki naasieku, nikun naimutie tenkata nabo pee tenelo naa enchan sapuk kinoto, nikitum endaa olapatin sapukin, ore paa enkiti nikitum enoo lapatin kutii.

Ore teena esiai naa esiai sidai ena oleng kanyorr nanu ena siai oleng ore ena siai naa keji silage arpayek taa kulo niun irpayek aitobiraki enaa iloshiake lendaa ore ake peebulu metaa iloshi otoosho intapuka nenap taa anap irpayek olee nemeetae taa endaa na onkishu naijo ena metumi taa tenkop ore ake pee ebulu kulo payek abayu naaji metaa kenapita taa inkiyoitin iloshi le kule nedung'i paa kepiki emashini meisiaga ore peisiaga ena mashini ajo sinanu naa paa kirragieki metoito penyo neturi naaji pit entoki naji silage pit ashu engumoto e silage paa kebukokini nepiki orpuya ang'as paa kepiki ena daa neikompresi nepiki entoki naji molasses entoki naruko orkengei londaikin paa kishori ena daa metobiko ore inkolong'i tikitam oobo nesidanu neku niaku incho enkiteng ino endaa narropil napuru ore sanasana naa keeta ena daa kule oleng keeta kule oleng tonkishu naore endaa naijio ena meetae endaa nanyorr enkiteng aikonji keing'uaya teneboli orpuya tenkop nelakua oleng neku isidai ena daa oleng.

Ore ana siai naa ajo taa dei enkiremore ena, ataa iltingai kulo loshi oikurtutaa naa oltinka loun, keatae implanta aanaun taa indaa neatae ajo naa sii nanu naa aitoki enabukoki ilcheni, neatae napik fertilizer aikoneja. Ore taata masaa tene naa imashinini kuna enkiremore. Atasham taa dei enkiremore te nkopang amu kieta yook osupukin, nikieta olpurkel, neaku ore too supukin nemeetae naa enkae siai nikiyas nemee enkiremore, ekiun taa irpaek, nikun naa ajo naa sii nanu naa imposho nikiun enkano, nikiun aataa nena impukunot oondaki pookin.,neaku ekintumiya kulo tinkai amu eibelekenye naa dei enkop, eewuo apa enkop entoki naji naa ene teknoloji. Neaku kuna masaa taata eremishoreki aaremishore tenkop, neunieki endaa amu keitasioki esiaI endaa, kelelek enkiremore tenintumiyaa imashinini naijo kuna. Neaku kiasishore kuna imashinini aunie endaa nikiramatie ilchambai, naa keitasapuk endaa neitelelek enkiremore.

Kajo nanu ore te kenya nemeetae enkop naata uh potential ashu duo naaji engolon pitayu endaa sapuk anaa kenya metumi tele osho metumi tenkop teneeku naaji sirkali uh abarak oltung'anak nito neutaki iltung'anak enkiremore naishia naa ketumi sapuk tele osho oleng nimigili akata aatum esumash amu keeta kenya enterit sidai napirr naa ore enyamali nabo nikiata nenkare taadoi nore teneu teneitobiri ilturot sapuki olala neitalalae ilturot ajo sinanu naa, naa ketii enkop sapuk oleng nairemishoi amu ore naaji ore inkuapi nairemisho naijio inoo misiri ashu Israel naa sapuki kisapuk endaa tenena kuapi naa irpurkeli nana kuapi kake enkare naa pokitoki nore enkare tenesha enkata enchan tenikiwou enkare ang tenikituroki ate ilturot olala neturr sirkali ilturot meitokini aikata atum olameyu lendaa naata tenelotu olameyu neunishoi dama okewarie amu keisidai ninye enakop ang amu mikiata iyiok inoo summer nimiakiata winter keisidai weather enakop kesidai enkijape enakop aisul tendaa enaata ekiyau endaa sapuk tenakop.

Ore tenkop ang naa keetae inkoitoi kumok naasujitae peiboori endung'oto ontimi naa sapuki intimi natii inkuapi ang amu ore taa enkop ang naa kelala amu ekitaaniki entim naji ngong forest ore ena tim e ngong netii irkeek impukunot pookin noore pekimbung'i idung'ito olchata tina tim nikiyeni enkeene naado amu ketii isikarini orripito entim dama okewarie neeku tenikitumi ninye iyata olchata oshal nilak impisai kumok keunitoi sii irkeek dama okewarie tina tim naa yiok oun nikirrip pemenyikaki aetoki ainyial irkeek ore torpukeli amu kitii naa irpurkeli anaa ewuaso onkidong'i naa tenetumi taa iyata inkuuk neetae ilaiuguanak naaduo neetae ilmuseeni lolkijijini kulo tasati lorkijiji laa ilelatia loitasheki latia maa kila elatia ning'orr enkop pee medung'i ake oe olchani meteleku olchata otoyio ake niaku keripitoi intimi tene oleng naa tenikimbung'i idung'ito olchani nikintalaki iropiyianikumok nikiyeni.

Ore eishoi kiti aa ilelero naa olee keidim tukul atorripo olmanyara tonkoitoi kumok. Ore taat elelero naa iltunganak oisumaki, iltunganak ootengenita aainiapu irkulikae aa ildakitarini, iniapu irkule otaasa enkisuma eji naijo environmental science. Neaku keyiolo kulo tunganak eneiko tenerrip olmanyara. Ore nedukuya naa keidim elelero teneningi aatoni irkiek, neidim aayau inkoitoi kumok naaripieki olmanyara. Keidim elelero sii ataa advocates, environmental advocates ashu ilaitashekinok lolmanyara aakeidim aitayu inkoitoi too, te sirkali too iltunganak loobuatare naa to loshon, aatolikoi esidano eripoto olmanyara. Keidim sii elelero naa te ingeno enyee aishoru inkoitoi eteknolojia naaripieki enkop anaaji keidimi aatipik, neitaini inkoitoi naa naitupunari irkiek le intim peemeiting, pemeaku estinged kulo irkiek lmusan. Nikingoru inkoitoi nikintainye seeds.

ore taa tenadol ena naa ore entoki nalotu idamunot ainei naa entoki naaji preservation ore ele naa olkompe ashuu store sitoo ena napiki idakin ashu ikujit, neshumi ilpayek neshumi dii pooki toki edaa onkabilaritin pooki, naa kisidai teneeku keetae iwejitin neshumishoreki amu ore edaa naikesuni tolchamba naa kemik aasidai, nitokini anya terishata nagolu etoyio enkop, adolita sii enkare egirai ashumu siininye enkare ore kuna mabatini enaaji aasitoo negirai awuonyi enkare neshumi toltanki enaare sidai enchan atodua sii ilchumai laijo ile green house aa keetae green house aitoki tene, eneton itobiritae ashu ena tumute naa kisidai green house oleng amu keunieki ilnyanya , inkitunguuni, intokitin naijo nena ombuka, naa kisai amu kemulu intokitin aitobiraki.

Ore naa eng'eno niyieu naa piiyas ena siai aa kajo taa nanu enturore naa amu ijio oltinka adolita eturito enterit enkop neming'as naa ayiolou aterewa oltinka entoki edukuya niyiolou naaduo atuturo enterit aitobiraki ore enkae uh iyieu impisai amu lasima peing'as alak ele tinka iropiani petumoki atuturo iyieu sii doi ajo naa sinanu naa aitoki uh niata intokitin empeku endaa niun duo tenesha ore enkae naa iyieu sii niyiolou erishata na naifaa neturi enkop amu terishata natoyio taa eyieu enkop neesi ena peetumoki uh kuna debris ashu kuna, kuna tokiting oh eria atuata petumoki enkolong atoosho netoi naa aisidai enkibelekenyata enterit amu ore pimbelekeny netum enterit uh enkijape netum entoki naji aeration sidai arashu netum entoki naji drainage teneturi aturr aitobiraki keeta entoki naji proper drainage uh keishum enkare esidai ore kulo borbol naa ketoyu niarr enkop niaku tenijio aun.

Ore taa inkoitoi naingial oloingang'e enkata naunishoi, okesu I edaa naa ore ene dukuya, naa teneturi enkop neidim ilbaat aatupuku doi. enteri ena Terit. naji Ina topsoil enterit eshumata, naa ninye napir. kidimi sii atuunishore, Kuna, puritans torok neidim aingiala. enkilupuoni. anaa artificial fertilizerz king'ial Nena tokitin, oloingang'e. niroki sii enkae ,nchere teneunishoi, neuni ntokitin naijo ne GMO's Kuna oitoi torok naa kid. Ainyiala enkop amu kidim Kuna peeku aingiala neyau balaa, toltungana. nidim sii aayua enkibelekenyata oloingang'e. ore sii teensi entoki naji overgrazing nitumia iltinkai oota empuruo. ningial. oloingang'e. Neing'ial enkijiape. ore taa overgrazing ore tenengial intokitin enkop oleng, aitoki metaa meeta entoki enkop. neeku meeta entokij nanya enkop neiput carbon oloingang'e. neeku Nena oitoi naingial esiai.

ore entoki edukuya nayau tenilepu enkirowuaj enkolong' naa keure edaa enkolong' oleng' naa keng'as aitoi enkop neeku metii enkare, ina entoki edukuya naidim anyiala aa eishoi oo idaikin, ore enkae ore teneirowuaju oleng' nesesha naaji pee esapuku inkulie tokitin naaji olkurto amu kenyor olkuto teiruaju nenya edaa oleng' neeku kesapuku kunatokitin naing'ial edaa, ore enkae ore sii edaa naijio naaji ilnyanya naa kiba enkirowuaj amu king'ial edaa adany ning'iala lelo nyanya, keetae sii kulie daikin ake naiba enkirowuaj naijo inyanya okulie ake, ore enkirowuaj naa keishu enkare tenkop nitagol enterit netoyu naa idakin neeku kutik neeku kenyor naaji teneiria mari enkirowuaj wechan metaa keetae enchan newoshoki enkiti olong' kitoi sii ibenek oo inkaitubulu.

ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol ena pisha naa kadolta iltung'anak oopuito, etii igarin naita kulo tung'anak iwejitin neepaasha ore ene netii ele orere naa ijo sokoni osokoni etii, negira apuo ilubot pookin enkop , etii ilbaasi, etii inisani kutitik, netii itung'anak loo kabilaritin pooki amu kepuito kulo tung'anak inkador naa lakua, ore sii eneweji naa ijo sokoni sokoni etii ele orere, naa ketii ilewa, netii inkituak, etii ilaijo emepuoito, netii kulo tung'anak naa opikita kulo tung'anak igarin, ina biashara esita egira aing'oru iltung'anak oonap, neeku ore ena naa enkoitoi ena e usafiri, nejia tenkutuk oo swahili naa ekijo iyiok esapari isaparitin epoito kulo tung'anak isaparitin epuoitoi, naa sokoni ena enkituoo oo igarin ena aa station ashuu siteej oo igarin.

Ore taa ena naa sokoni naa ena. sokoni etii ena siai, kegira iltunganak aamir ilmaisurin aa taa ilnganayioo pookin loolchampai. netii garin, netii sii ilorere. netii ilooloito. amu kajo ore onapita olbene. naa kajo kololoito. oota esapari etii nkituak olewa. ajo naa sii nanu naa. netii garin naitashoo. pee enap olorere. etii sii kulie nayautua duo idaikin naagirae aamirishore. etik entasat nagira ainyiangu ilnganayioo. kegora aorugo ainyiangu irng'anayioi. netii enkookoo naatonita namirita ilmashungua. naa Lele orbokis otaaniki. ketii naagira aitashe netii naagira aatoni, negirae kulie aapuo, ore ena kitoki tene kajo kenchumari ena. amu keeta olkila oodo oitoip. aiko nejia. naa sokoni naa ena kebore pooki ng'ae ketii .egira aapuo esapari. etii kulie naagira ainyiangisho. nehgira kuliakae aimiriasho. negira irkulikae arashu iltunganak peeya too garin.

Ore entoki nalotu damunot ainei tenadol ena pisha, naa ore ninye, ene dukuya isapuk ele orere oleng. loolo ilorere sapuk, kajo ketii isikarini, ore ele orere aijo duo netii iltunganak laijo, kajo kormointi ele, oltungani oitobira ele Barbara. amu kajo kingejuk ele baribabara tenadol, niaku ijo dii olbaribara iteruaki. olbaribara ele ngejuk oitobiritae. kake ime olbaribara eitobirota ele orere, kajo keeta olarikoni ashu oltungani ogira aiturur. keeta entumo natii lelo tunganak amu ijo itururote. ore ene netii, naa sokoni taa ena. amu ketii nkajijik adoru. netii doi aajo naa sii nanu naa mpishai oo ntokitin naamiritae te kulo dukai. anaa Kuna naadolita Samsung. netii kulie naigero tecno. isimui. kajo kesimui emiri too lelo dukayi. neeku, iltunganak kulo lotii taon. taon ena sokoni. sokonj olduka sapuk tenadol. neeku kegira aapuo irkulie iweujitin. kila oltungani neloito nkoitoi enyenak.

Ore ebae nalotu damunot ainei tenadol ena pisha, naa olduka le Nairobi ele, olduka sapuk, tolosho le Kenya, netiii aa kitodolu ajo, ketii biashara ashu duoo naji matejo osokoni shumata tene oleng. keetae biashara uchumi sidai, esidai uchumi tene oleng. ketii garin natii iloipi, nadol inkajijik sapukin adoru, gorofani naasheta sidain. neuno irkeeke. netii olbaribarani. kulo taa lel laam sidain. olbaribara sidai osheta .sidai le laam. ajo naa sii nanu naa. neeku kitodolu ena enkishaa esokoni. Sidai itobira otii pooki toki. etii garin. kutitik etii ilbaasi etii nkajijik adoru. etii ilbarinarani sidain. ketii maendeleo ine wueji oleng. naa ijo kitayu anaa olduka le Nairobi ele.